Gĩtũmi nĩ atĩ, mũndũ akĩĩrorera thenema nĩ agũkorwo akĩona ũhũthũ wa kũnyita kĩrĩa arerorera kũrĩ gũthoma. Na ningĩ, ona mahinda marĩa mũndũ arahũthĩra nĩ ekũnyihia mahinda mũno na nokorwo akĩruta mawĩra make mangĩ na hĩndĩ o ĩyo nĩ arerorera.

Ũrĩa niĩ ingĩhota gũteithia mũthũri ũyũ mũkũrũ nĩ atĩrĩrĩ, ingĩamba njarĩrie mũtungatĩri wa ngari ĩyo na niwe kondakta na rĩtwa rĩngĩ hote kũmũigũithia kana hihi no ahote kũgiria ambiria arĩa angĩ maraingĩra matatũinĩ kana mbathinĩ ĩyo matikae gũikarĩra gĩtĩ kĩu mũthũri ũcio arenda aigĩrwo, na ningĩ twakinya harĩa mwana ũcio wake akũingagĩrĩra ngarinĩ akĩingĩre akore gĩtĩ gĩake kĩho gĩtarĩ na mũndũ.

Rĩrĩa ndona rũũri rũrũ-rĩ nĩhotaga kũmenya ni rũũri rwa ceceni nene ya tereviceni gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Nĩhotaga kũmenya nĩ ceceni ĩtagwo Citizen na nĩ ĩmemerekagia mohoro na njĩra ngindĩrĩku, na ningĩ nĩmahotaga kũmemerekia nginya ibindi njega ciendetwo nĩ akenya aingĩ.

Ingĩmũruta wega kahora, na kũamba kũmũtarĩria indo iria irabatarania harĩ wĩra ũyũ. Nyambe ndĩmũtarĩrie wega anyite nĩ indo ĩrĩkũ ciĩho kana irabatarania, na ũrĩa cirahũthĩka. Amba amenya ũguo rĩ njoke ndĩmũtarĩrie ũrĩa mũndũ abatie gũbanga wĩra ũyũ kuuma kĩambĩrĩria nginya kĩrigĩrĩrio.

Kĩndũ gĩkĩ kĩhũthĩkaga mũno thibitarĩ-inĩ ciitũ. Na cihũthĩkaga nĩ arũaru makĩenda gwĩkwo kĩndũ gĩtagwo scan. Nĩ gĩteithagia mũno mũrwaru kũhota kwamba kwĩigĩrĩra hau, agakorwo ahorerire, nĩgetha ndagĩtarĩ akĩmũrigita rĩ agakorwo ena kahinda kahũthũ kũhota kũmenya thĩna ũrĩa ena guo mwĩrĩ-inĩ wake.

Wĩ mwega mwendia? nĩndĩrona nĩmũrendia thimũ thaka na nĩndĩrona hena thimũ cia bei ĩrĩa ingĩkorwo ndĩ nayo, ĩ hihi no ũnyonie nĩ thimũ terĩkũ nerĩkũ njagũre harĩ cio ĩrĩa ĩkũngenia no ngene mũno ũkĩndeithia ũgũo thengiũ.

Kĩndũ gĩkĩ gĩcenjetie na njĩra ya kũnyihĩria arutwo, a cukuru mahinda marĩa marathoma thukuru-inĩ ciao. Nĩ kĩrateithia ona ningĩ kũruta ciana cia thukuru maũndũ mega mangĩmakũria kĩmĩikarĩre-inĩ, na kĩgĩthomo. Atĩ nĩ marahota gũkũria taranda ciao na kũmenya wega kĩrĩa mwana angĩkorwo e mwega akĩthomera.